Boisioni koo ripetab nguronik mo biik tugul neboiboenchin ripetab nguronik lakini alak kochome, netai en komostab nepo biik chechomee, ripetan nguronik kotoreti eleo netai komuch kialda yan kakeeny akyalda koik banyek ako banyekwak kotindoo mwanik nyikisen mising noton amunee en komoswek chemoe kochang keboe itia kyalda ,en komosta nepo biik chemomoche koo eleon ko biik che islamiek bichuton koo momoe nguronik ngamu iiti kotiong'ik chemotililen muren ngamun amote tukuk alak tugul amot pakai banyek akwome suswek kora ko tiong'ichuto komonomeka ak eleburtoi beek che isilamiek anan bichoton.

Boisioni koo laetab beek, beek iwoketoche anan kesor en kererutany ana ko ainet aketugul netendenen beek yeityia yekakesor kerom akeker akeip lakini boisionito komochitugul neyoe sanasana ko en kokwet koyoe chebiosok motopoo boisiek kasini ana koo iptoik, bo tibik chemengechen ak kamatik anipuch ingenyor chito neyoe komar lou ak sikiriet anan ko pikipiki boisioni ketoreten mara yongochutko kaman en kokwet kiwikyinen beek anyoketerktochinen alan koo piik changikoyat hotelisiek keipchinen kora beek ak piik alak tugul chompoe tukak keipchinen kora.

Boisioni ko kabotisiet niton kominetab ng'endek anan ko aletab ng'endek boisioni ngunon olekiyoito keteme mbar korong yeitia kaketem kebakach konuso chemasai kidogo yongonuso kidogo keng'etian inyoking'ol keboisien tinget anan ko eut yeitia yekakeborchikyon kekerer lainisiek any yeitia inyokerongyi kou nito yekokerongyi ketupot akepakach korut komie en kerenyun ko boisioni kokararan mising ngamu uu kele cheng'etab chekyome ak rapinik kora ngochang'a kialdo kialdechin cheu sugulisiek ana ko ndonyo ngialnda kotoreti chi konyor rapinik yekonyor rapinik chito koboisien en ortinwek cheterter.

Boishoni konyumnyum mising, mising ko tukuk chemiten komoswek cheyomiotin anan chemonyoru robta abokototen, boishoni icheng'e teronik chemomii beek anan tieltiel en kutit akee, sinyokerongyi beek akityo kebarbar konda ak keterekyi elemii ketit anan komonutik ko beek chemii teltel kosou kosochin keldab ketit ko ng'osochi kotwonitu ng'weny yoton ko ng'otwonit ko kulee beek ketit en nyumnyumindo yeityo korutu komiee ak ko kendo beek kora ng'amun kiborbori konda nekiten sikosaita kotutenkotuten, boishoni kotoreti amoyomnyo ketik ak ko kora amanam tiong'ik keliekab ketik.